enetipat oleng' embaye naa ijio ena tenkaraki ekisafisha ormanyara pee mitoki aaku ketii olchafu nitayu irng'usilo tiatua ewuei nepiki niakikisha ajo meetai imoyiaritin naatumi naapukunore esiai olchafu lijio ele nijio onkulie baa nijio ki cause metaa metaa ketumi orng'usil sapuk ee omoyiaritin naapukunore irng'usilo chafui tenetumi temurua niakikisha ajo ore enkare naruko nemeeta germs nijio.